Inyalo puonjo ng'ato tijni kaka ipono olemo mar yien ni. Anyalo puonje bende kaka ipidho yien ni mondo onyag olemo gi gigo duto mowinjore mondo otim eka olemo ni owuog maber. Bende anyalo puonje kaka olemoni itiyogo bang' ka osepidhe ma onyak. Kendo ohala monyalo kelo be anyalo puonje. Nikech olemo ni en yath mathiedho tuoche mopogore opogore.

E anyalo lero gima timore kae. Kae iolo kwoyo e gik mong'ad ong'ad mag plastic mondo opidh godo alot. Gini ing'olo kamae nikech gini ting'o alot mang'eny kabisa kendo tek mondo okethre nikech lowo moket ni oket e manyiwa makonyo yien ti maber kendo makonyo alot bende mondo odhi maber. Alot ka ousi to en gima keo pesa. Omiyo tijni en olo kwoyo e containers gi.

E anyalo lero gima timore kae. Kae wan gi ji adek. Ji ariyo orwako lep maasai kendo gi gin gik moko e ng'utgi kendo ginyiero. Ng'at moro achiel tweyo taya moro malo to jogi konye mako chuma mitweyo godo taya ni. Kendo gini en sola moro mabiro kelo ler iyi kama jogi nitiere.

Gige tich ma idwaro kae en beti kata pala. Wan bende gi musmeno midhi ng'ad godo lum. Pala kata beti idhi ti go king'ado godo konga. Bede konga duto. Kendo pala bende inya chak tigo golo kudho mani e miye ma nyalo chyo dhano sama igole nikech sam igole ochwoyo ji kabisa nikech tij ni ok en tich mayot. Musmeno ni be biro konyo e ng'ado lumni. Kata beti bende nyalo konyo kata ofwacho tiyogo mondo ong'ad godo lum ma oko kae.

Paro ma nyachon rocho ohala eyore mopogore opogore kaka dhano nigi dhano nigi paro. ni mbui nyalo miyo ilal omenda mang'eny kitimo godo ohala. Paro mar ariyo marocho ohala en ni giwacho ni jok ma irado go e mbui gin jok mamecho kendo makualo jo ohala. Miyo ok giyud ohala maber, kendo thothgi wacho ni gionge gi simu ma nyasani manyalo miyo gidonj e mbui mondo gitim go ohala e yo mayot. Bende monj ma saa ka saa e kaonti mar Garissa bende miyo ohala rochore nikech thoth ji ok dwar mondo odhi Garissa ka giluoro ni Alshabab nyalo dhi Garissa maneg gi giduto.

Ok ayie ni mae yo kende. To nitiere yore moko ma opogore opogore. Puonjo ji kaka ginyalo tiyo kod mwandu ok ene yo kende ma nyalo kelo kuo mar ohala. To nitiere yore mopogore opogore kaka tiyo gi mbui e yo marach nyalo miyo kuo mar ohala bedi. Mar ariyo, uso kata tiyo gi jok moko mok ing'e nonro gi maber bende nyalo kelo kuo mar ohala. Bende machielo en nitiere jok moko matiyo gi yore maricho kata loko ohala maricho mano bende nyalo kelo sida. Nikech, jok ma gitiyogodo gi samoro gitiyo kodgi e mbui tok e mbui kar moweinjore. Wantiere gi kuonde mopogore opogore gik mopogore opogore e mbui monego bed ni itiyo kode e ohala to jomoko ok ti kodgi. Mogik en ni tiyo gi pesa ma aching' bende nyalo miyo ng'ato yud ohala e lal nikech inyalo kwal pesanego ma okos ma ok ok odog otim ohala kendo. Kata, ng'ato nyalo miye pesa ma bandia ma nyalo kelo sida e yore mar ohala.

Paro ma an godo kuom rito weche ma ng'ato ka ng'ato e mbui mokuongo en ni ng'ato ka ng'ato onego bed gi namba moro ma onge ng'at mokeng'eyo. Kata nukta moko mag siri ma onge ng'amongeyo. Gini biro bedo konyogi mondo nonro gi ki ng'e ahinya. Machielo kendo paro ma an godo kendo kuom rito wech go en ni ng'ato ka ng'ato onego ti gi namba ne mar simo ma ok otiyo gi mar wadgi. Gini biro konyo ahinya. To e weche mag hola mag mbui, abiro temo matek mondo aket ata malo maduong' mar dwoko pesa. Ma biro miyo ariemb gi kendo ok bi yudo thuplo mar holo pesa. Kendo machielo abiro keto chike moko ma ka ok iluwo to ok inyal kaw pesa ni. Mano bende biro konya mondo achakl ariemb gi kendo.

Gima medo geno mara en mokwongo kaka achudo. Ka achudo maber to an gi geno ni kadwaro kony gi jo insurans to ginyalo miya e kinde mowinjore. Machielo atiyo gi insurans mong'ere ok insurans ma kok ochakore mosedak mobet. Ma biro miyo kik abed gi wasi wasi moro amora nikech ang'eyo ni ka an gi shida to gidhi konya piyo piyo e seche madwaro kony mar gi no. Kendo mogik en ni ka aketo joga mang'eny to manyiso ni adhi yudo kony man malo kalure gi namba mar joma ni e insurans na ni to gi pesa machula. Ma miyo abedo gi geno nikech ang'eyo ni idhi kelna kony mapiyo piyo e seche ma adware ma ok olewo kata ma ok odeko nikech asebedo ka achudo kodgi.

Pek ma aikora kaw mokwongo en koso omenda. Nikech ok asebedo ka atiyo gi omenda na e yo makare. Kata kwonde ma kene ok asebedo kamowinjore mar kano omenda. Pek mar achiel, kethruok mar gik moko. Gika ma auso kethore piyo piyo to ma timore nikech pok ayudo masinde maber machalo kamanyalo keto gi mang'ich mamiyo ok gikethre mapiyo piyo. Bende gimoro manyalo keto gi bende maliet ma kata ok auso gi piyo piyo to ginyalo bedo. Nikech an aouso rech to rech en gima dwaro kamoro maler. Kendo kama ng'ich bende maber to bang' kosewang' gi gidwa ni gibed kamaliet eka de giusre e yo makare ma ok anwang'o lal moro amora.